Toreti somanet eng oleoo amuu yeketar amuchi anyor boishet akanyoru robinik chachang' che amuji ataune boishet age nebo kamanut missing.